Chiemo manie picha ni en ring abula kod kuon. Anyalo lose e yo machalo kama. Ayiero ring'o ma adwa bulo. Ng'enyne ahero ga ring diel. Bang'e akawo chumbi, otungu ang'ina, apilo, ndim, tangawizi, kod saumu akete e ring'o koka awalo mondo gidonjie e yi ringa maber. Bang'e aloso maka mara gi jiko matiyogo e bulo. Aketo ringa e wi ong'enge maketo e wi jiko mondo obulre. Abiro bedo ka loke kinde ka kinde ma ochiegi ma olokre marabuor. Aburo toke gi kachumbari maseloso kod kuon arega.

Pith mar rombe osemedore e aluora wa nikech oganda mang'eny osefwenyo ber kaka: ochiwo omenda kokalo kuom ringe, yiere, kod piene ka ousi. Inyalo chame kendo oyawo yore mag tije kaka joliel yiere, jonek mage mondo oloke ring'o kata sama iuse. Pith mare ok tek kaluwore ni ochiemo matin kendo kar dak mare bende ok duong'. Onyalo dongo e kuonde mang'eny kaka kuonde motuo, mang'ich, kata e gode. Minyaga migolo koa kuome ber e weche mag pur ema omiyo ji ohero pidhe kendo onyuolore piyo piyo.

Anyalo puonjo ng'ato pidho waru eyo machalo kama. Mokwongo, nyaka ng'ato yier puodho manyak kendo maongk gud pi. Bang'e, onyalo puro puodho ma onwoye ma obed mayom maonge gi gogni. Koka oloso matuta makonyo e dongo mar waru. Bang'e opidhe e ondamo mar pradek kod prabiriyo gabich. Bang' pitho, oketo mboleya bang'e odoyo. To ka opuro kama two ne yot, to onyalo olo ne waru pi nyaka ochiegi. Waru chiek bang' dweche adek nyaka ang'wen. Opure ka ogole ei lo, bang'e inyalo kete kuma yamo nitiere mondo kik okethre kapok otero e chirni mondo ouse.

Mapidho diel e aluora wa e yo machalo kama. Mokwongo, wayiero koth diel ma wadwa pidho kaluwore gi gima omiyo wapidhe kaka ring'o, chak, kata gite. Wagero od diel kama oting'ore ma pi ok donjie kendo yamo kale maber ma ok liet. Wapidhe koa kuom bunge mantiere e aluara monyalo chamo oboke kendo wamiye pi maler ma omodho. Wamiyo diel yath maluoko iye bang' dweche adek kadek mondo kik tuo make.

Nyaka ng'ato bed gi ng'eyo sama dhiang' muoch kayo. Kata ochiegni nyuol. Mae biro ka ineno ranyisi machalo kama. Achiel. Ng'enyne dhiang' nindo piny kotere e pap mondo ochiem. Mar ariyo. Dhiamg' dwaro kare kende ma ok odwar riwore gi dhok mamoko. Mar adek. Onyalo koso kwe. Mar ang'wen. Thund dhiang' bedo maduong'. Mar abich. Kar nyuol chako kuot kata medore. Mar auchiel. Othinyo bende nyalo chako wuok e kar nyuol mar dhiang'. Ng'ato nyaka bed gi ng'eyo golo nyathi kod golo biero. Ng'ato nyaka bed gi ng'eyo gik ma ibedogo mondo ler oriti kaka iodine gi towel. Gige tich madwarore en makas kata pala, tol mpinyalo dwod godo.

Gik makelo mor e picha ni en kaka gari, bas, apiko, udi, yiende, dhano, kod sa mar boma.

Picha ni nyiso bengi. To gima biro e pacha ka anene en chiwo yo ma ng'ato nyalo dongorego e yor pesa. Ariyo, onyisa kaka ng'ato nyalo bedo gi mwandu kendo kaka onyalo tiyogo e piny. Adek, onyisa gigo mane akale ka ne akano pesa. Ang'wen, onyisa tich manigi chike miluwo mag pesa. Abich, onyisa yo ma ng'ato nyalo kano pesa kod gigene mani gi nengo.

Chike mag keny ma oganda wa nyaka lu en. Anyuond wuoi limo dala gi nyako mondo ochiw kwayo ne mar nyuomo nyako. E liombe no, wuoi ok oyie ne dhiye. Jodongo dhi ng'ere mondo ging'e ka nyombo no nyalore. Ka jomadongo oyie e nyombo no, to anyuond wuoi tero dhok, diel, gi pesa kaka ranyisi mar kao nyako ayanga kendo goyo erokamano ne jonyuolne kuom rite maber. Maro imiyo gimoro mondo ochiw yie mare e nyombo no. E romo no, nitiere kweche miluwo, wende miwero kod gweth michiwo. Bang' mano, jogo yangore kaka dichuo gi dhako.

Sama jok ma mecho e yor simu ogocho ni, gimiyi luor kata giwuondi ni inyalo yudo pesa maduong' mondo imigi otegi mag kano pesa. Jomecho moko bende nyalo kwayi pesa mang'eny mokalo tong'. Inyalo miyogi kokalo kuom kibede mag ong'we yamo. Gikwayo ga nama mar kipande, ote mag bengi, kata PIN mari mar MPesa. Ginyalo wuondi ni iloyo tuke mag go punda mag mbui kata tich kod yudo kony mar somo madwaro pesa e koka iyudi. Sama gigocho, ginyalo wuondore ni gin jo Safaricom kata kambi moro to ethuolo no gichiwo ote ma balang'. Mondo kik mayi, ng'ad ong'we yamo kanyo kanyo. Kik ichiw ote mag gi. To ka namba no ogocho no, full namba no ne jo Safaricom.

Nyako ma miaha kod wuoyi ma giloso go kenya iruako e dala e yo machalo kama. Mokuongo, iruakogi kod gweth koa kuom jodongo madala gi wuoi. Mae timortte e yor alam mar nyode, kwe, kod dongruok. Miyo imiyo agulu, yuech, kod yiem manyiso ni orwake e dala. Miyo iyango e anyual modonjoe. Jomadongo puonje chike mag anyuola kod gik magirito. Bang'e inyalo ket nyasi gi galamoro mar anyuola ma iruako gi go.

Picha ni ka aneno to aparo jok ma pimo lwasi mar Kenya. Migao mar piny owach ma Kenya pimo yamo, koro kor lwasi, kendo goyo oporo ka oro oula kod yamb sikoi dwa wuok. Ma konyo jopur, joriemb ngede kendo miyo ji ikore chon. Migao ni konyo jo Kenya ahinya kaluwore gi lokruok mar yamo matimore pile ka pile.

Gima biro e pacha ka aneno picha ni en okenge ma akaloe kaluwore gi wuodhe mag apaya ka atiyo gi gari. Omiyo aparo kaka Kenya wuok e tiyo gi kalatas kod pango laini ka gidongore ka gitiyo gi mbui. Oparona kaka itiyo gi mbui ka iloso andika mag geche kod mag logbook. Kendo omiya aparo weche mag NTSA.

Ber ma ayudo kuom timo tijni en kaka: Achiel, okonya e sama awuoyo gi ji mopogore opogore mamiya adongo kiparo kendo ne lambi bende. Ariyo, opuonja kaka onego bedni awuoyo gi ji. Adek, anyalo ng'eyo kaka anyalo riakora gi midhiero ma aromo godo. Ang'uen, anyalo bedo kaka jahocho kaluwore gi weche malombo wang' ma atiyogodo nyalo miyo ng'ato bedo gi chuny mokue.